Ĩno nĩ kandi ya kuonania atĩ no ũtuĩke wa kuma bũrũri wa Kenya ũthiĩ Rwanda kana ũthiĩ Uganda kũringana na harĩa ũrĩ. Kaingĩ kaingĩ kandi ĩno ĩhũthagĩrwo nĩ mũndũ hihi ũkĩte gũcera bũrũri akauma Kenya agathiĩ Uganda kuoguo hihi no akorwo aimĩte Kenya agathiĩ Uganda gũcera, kana ũndũ ũngĩ ũngĩtũma mũndũ atuĩke wa kũheo kandi ĩno nĩ rĩrĩa arathiĩ bũrũri wa na nja either wa Uganda kana wa Rwanda gũtuĩka wa kũgĩra indo hihi cia kwendia akagĩra agacoka akareherwo. Ningĩ kandi ici nĩiheagwo matereba, marĩa matuĩkaga magũtwara indo mabũrũri-inĩ macio, nĩgetha kuonania atĩ mena rũtha rwa gũkĩra mĩhaka ĩyo ya ya Kenya, Rwanda kana Uganda kuoguo nĩmahetwo no matuĩke a gũikara kũndũ kũu kwa ihinda kana kũruta wĩra, kuoguo kandi ĩno ĩgatuĩka ya kũmarũgamĩrĩra.

Mawĩra ta maya magũthiminda nyũmba ũkĩhũthĩra mai ma ng'ombe nĩmatuĩkĩte ma kũhĩtũkũo nĩ mahinda nĩ amu andũ thikũ ici marahũthĩra thimiti gũthiminda nyũmba ciao. Thimiti nĩ wĩikaraga na thimiti kwa ihinda rĩnene nĩũkoragũo ũnyitĩte thĩ koguo ona handũ hagũtũra ũgĩcokeraga ũhoro wa kũhaka mai ma ng'ombe kaba, ũkona onakaba kũhaka gwaka na thimiti ĩrĩa no gũthambia ũrĩthambagia na gũgatuĩka gwa gũthera.

Rĩrĩ nĩ itũũra rĩroneka nĩ hĩndĩ rĩrekũria nĩ amu, nĩ kũroneka ona mĩthemba ya nduka ĩrĩa i kũndũ gũkũ ti nduka cia kĩrathi kĩa igũru. Koguo nĩ itũũra rĩrekũria. Ningĩ gũkoneka atĩ taũni ĩno nĩ hĩndĩ ĩrambĩrĩria nĩ amu, ona nĩ kũroneka gũtirĩ na andũ aingĩ ona mĩgurĩre ĩ thĩ. Ningī nginya ona kwĩna nyamũ cia gĩthaka. Kogũũo gũtirĩ na ũbangĩrĩrĩku ũrĩa wagĩrĩre gũkorwo wĩ taũni-inĩ. Ningĩ ona nĩ rĩroneka nĩ itũũra ikunderu mũno, nĩ amũ nduka nĩ ikuhanĩrĩrie, ona ningĩ thitima itingĩ citũĩkĩte cia gũkuhanĩrĩria mũno. Kũguo gũkoneka itũũra rĩrĩ nĩ itũũra rĩtarĩ ũgũo rĩkũrũ mũno, koguo nĩ itũũra rĩreyũkĩrĩria.